Chido mar alwora kaluwore gi pi machwer kata koth machwe, osemiyo oywayo chilo modhi aora ma jamni mabende tiyo gi pigni oseyudo kinde mar mondo mi otho. Mae to koro jo alwora nyalo chokore mondo mi giwuo kaluwore gi tije magitiyo, kata gigo ma gitiyogo madibed ni nyalo chido aorani, ma ma kel konyruok ne jamni matiyo gi pigni. Bende ka gibedo mos, to ng'ato ka ng'ato inyalo puonj kuom ber mar bedo ga orano, kendo pi maler. Ma ma de mi ng'ato ka ng'ato puonjre e chunye nonego oti gi gigo mabeyo kendo gigo maler mok kel chilo ne alwora. Bende kokalo bedo jogi piny, nyalo konyo ji mapok nofwenyo ni gin bende ginyalo tiyo gi pini, kokalo kuom arita margi maler. Ma gin bende ginyal tiyo kode, ma giyud konyruok. Bedo kaachiel kuom jogi kelo nengo ne aora, bende kelo nengo ne jamni. Kendo ma miyo jamni maniye bungu medore, to mae nyalo kelo pesa e ngimawa kendo e pinywa.

Tugo mar adhula kata tugo mar opira en tugo ma rawere tugo mang'eny kendo kokalo kuom mich margi kata were ma gin godo, ma osemiyogi giyudo pesa. Kendo ma bende namba ariyo, osemiyogi gikose donjo e gigo maricho ma dinebed noseketho ngimagi niwach giyudo kindegi mang'eny gitiyogo mondo omi gilos kendo giber ngimagi kokalo kuom talanta magin godo. Bende kokalo kuom tugo ni, ji mang'eny kata pinywa, oseyudo kinde mar mondo omi giyud pesa kokalo kuom jogo mabiro mondo omi one tuke ailagi, bende mae osemiyo ji obedo gi mor kendo ji oyudo kinde mar wuoyo gi jii, gi jowetegi kagiloso osiepe mang'eny kendo mae oseketo dongruok e piny bende ne ji mopogore opogore.

Pith osemiyo yuto mar Kenya obedo mamalo, nimar pith mar jamni osemiyo chak onyiedhi kendo chak okelo pesa ne ji mopogore opogore. Bende kokalo kuom pith mar majan mar chaye, kendo mae osemiyo kembe oloso chaye ma maye osemiyo Kenya oyudo pesa mopogore opogore. Kokalo kuom pith, Jokenya oseyudo tije .Kokalo kuom pith, sirikand Kenya oseyudo pesa. Mae osekelo dongruok mabende kuonde mane gin agina kwond mane ji a dhi adhiya olokore boma, bombe madongo dongo. Mae, kokalo kuom ma ji biro kendo kawo pith mar piny Kenya katero e pinje maoko. Ma osekelo pesa ne piny mar Kenya kendo ji mang'eny oseyudo kinde mar mondo omi oyud tije kata e pinje ma oko mok mana Kenya kende.

Ma en migawo mar sirikand Kenya osebiro godo mondo omi chudo moramora mitimo e pacho ka kata chudo moramora mitimo e skunde, obed osiptende, obed jogo mochako ohala, obed jogo matiyo ohala tichoko pesa moro kuomgi kaka osuru, ichulo kanyo mondo omi pesa te odhine sirikal mamiyo kendo makonyo sirikal kawo kindene mar miyo okel dongruok ne ji mopogore opogore. Pesani bende osekelo kendo osemedo pesa e kaonti mar government kendo mae osemiyo gigo mane kaontini e nigo piny oseting' malo kendo ma miyo sirikal yudo kinde mar mondo omi obed gi kwan duto te kaka jopiny golo osuru e sirikal ma pacho ka.

Adak kama ber. Piny ma nigi nengo, piny ma dhano oherore. Yaye mano Kenya. Kama sirkal ber. sirkal tiyo ne joge. Nee kama adake, en kama berie moloyo. Nitiere dongruok, dhano oherore, gik moko dhi mabeyo. An kama adakie, matiende ni adak, an Siaya. Siaya kingíyo sirkande, sirikande ber. Kingíyo nengo mar thieth, ber. Onge gima rach, gimoramora ber. Dhano dhi maber, somo dhi maber. Matiende ni kama adake, nitiere dongruok, kendo gigo mabeyo. To gima nyaka ingé, en ni, kamoro amora midhie, nyaka wabed gi chandruok. Okatem wacho ni onge chandruok, to kama adake nyalo bedo gi chandruok, to kata ka chandruok obedo, to nitiere yore mangény mawadonjoe, kendo mabende sirkandwa biroe mondo omi okony joge. Matiende ni kapod inyalo thung' kamoro, to piny mwadake nyalo biro, mondo omi okonyi mapiyopiyo, kendo iyud konyruok, michak iduogi e lai maber, michak iwachi ni kama dake ber moloyo. Omiyo kama dake ber, kendo gimoramora dhi maber.